Maata taa sababu ajo kanyioo paiba amu maiba nanu, amu culture ena orkokoyo, ah arashu iljaluo. Neeku ore ena pisha kegira aitodolu um culture ashu orkerrerri, lorkokoyo ashu ilbaluyia ashu iljaluo. Neeku maiba pi amu kelio ajo kegira entomononi olee lenye adung' enkiring'o, neku maniki ah egira adung' enkiring'o aitodolu ah culture enye, ashua orkerrerri lenye. Neeku maiba pi, kanyor enapisha.

Adamu oleng enkolong nataasa ena bae, amu kashomo aiwithdraw aitayu iropiyiani peaalo alak school fees. Neaku kadamu oleng amu det ataa dii ake ashomo embenki, aitayu inkuti ropiyiani nalakie school fees apa oo inkera,. Neaku ina apa sababu apa pee ashomo aas ena siai neaku ina apa paashomo alak iropiyiani paalak school fees oonkera.

Ore taa egira aitodolu ena pisha ajo ore ele tungani logira aitumia ena computer naa meeta enough data . meeta data naitosha . neku ina pegira alimu ajo ,metii internet , kitorono internet enye. yani there is no internet connection ataa ore ina naa meeta data naitosha ashu meira connected wifi . niaku egira aliki ajoki pinguraa network enye ashu pi reset router enye alafu pi reconnect the wifi.

Ore taa ena naa kelio ajo iltung'anak loogira aaoshoki inkaik oltung'ani obo, loishopokoki enkiti mauai eata tolgos negirai sii aisho certificate. Etii kajo familia enye olaitashekinok pae leina certificate ashua leina sukuul neaku kegirai aiaward aisho zawadi. Kajo tenkaraki pae esiai nataasa. Neaku elio entasat oemama enye alafu netii sii familia natii aipongeza.

Ore taa ena naa huduma centre ashu workshop e huduma Kenya neaku kegirai aitengen pae iltunganak ashu laasak le siai le huduma centre eneiko teneas esia. Neaku ore temurua ang naa keetae ena huduma center. Keiteng'enisho ena huduma centre amu teine ilo ang'amunye ID ashu aireportie tenaa keimina nilo ang'orunye aitoki Good conduct. Neaku ena siai eas oleng Huduma center. Neaku kelio tena picha ijo kore ena naa Huduma center pae inkopisini e huduma center, arashu aa workshop e huduma center. Elio ilaasak le siai le Huduma center aataa eishopo uniform. Neatai sii isikarini ashua laitashekinok pae, neaku ilaasak le siai pae le Huduma center. Neaku neija eikunari te murua ang.

Ore ena naa kenare tenaa kelo oltung'ani kwanza sukuul, aisumare amu ore ena naa esiai ebiotisho, naa kenare nelo oltungani nelo aisumia oleng'. Aa taa oldakitari ashua nurse neaku keikumok imbaa nayieu oltungani neyiolou pee eng'enu pee eidim atereto iltung'anak, ashu inkera tena siai. Neaku kenare oleng' nelo oltung'ani sukuul, ina naaji neifaa oleng pee elo oltungani aisumia pee eyiolou eneiko teneramat ashua teneitibu iltung'anak.

Ore ena naa engeno ake nikintraini tenkampuni arashu aa tooldukai, amu kelio ajo kore ele naa oltungani ogira aitrasport ashu aitadeu ana aioffload intokitin neitake record. Neaku kore ena naa eng'eno ake nikintraini ilopeny olduka ashu olopeny supermarket arashu sii oltung'ani onare nikitrain. Neaku kore eng'eno naa pee iyiolou ake nikintraini olopeny esiai nikiliki venye niya records oo intokiting naatii eneweji ashu aa eninko teneitadeuni ilolan lootii ene.

ore ena naa enikunari oloingange ,nkibelekenyat oloingange kuna nagira aitdolu tena map arashu tena graph . ore ena naa kitodolu ajo ketii ilapaitin loilepa enkolong , neaku naji anaa january , february , march naa ketii enkolong abori ashua shumata . netii sii ilapaitin laijo may , june, july , august , september naijo kilepa enkolong , neku ninye itodolu ena toki

ore tee entoki naloito indamunot tenadol ena pisha naa ushuru . kelio ajo nkopisini ena e ushuru ataa tax. ore ena naa oltungani ele loshomo maniki alak tax too nkopisini enye . niaku ore ena pisha naa kegira alimu ajo , kifaa nelak pooki ngae tax te Kenya. niaku ore ena pisha naa kitodolu ajo ketii ee kenare nelak iltunganak tax niaku ina nalotu indamunot ainei.

maiba nanu ena pisha oleng ,kanyor oleng amu itodolu ajo ishinda eselenkei natii ene naji Mirriam Maingi , ishinda holiday gift voucher. ataa ore enaa naa etaalakaki esafari e bure pelo amaniki Mombasa . pelo alo aitembea, nelo alo ashipa . niaku kanyor oleng amu isidai holiday isidai tenelo oltungani , nelo aitembea , nelo ae relax. neeku maiba pi , maata sababu naibarie ,niaku ina sababu panyor ena pisha.

Ene tipat oleng ena nagira aendelea amu customer care taa ena , naa ene tipat oleng amu kisaidia iltunganak ena tinidol ena pisha , etii eselenkei naasisho tino duka , niaku egira aret ina nkae selenkei , imaniki eeta entoki nayieu , neku ena maana oleng, ene tipat oleng ena te murua ang amu , kisaidia iltunganak lituisuma ,olelo loisumate petum , neishuguliae too yieunot pookin naata

maata sababu ajo naibarie empisha , kanyor oleng' amu idol ajo nooyieyieo kuna nagira ae hustle ashu aasisho petum ade endaa eteipa ,peyaki inkera enye . niaku idol ajo sokoni ena egira irnyanya orei , egira amir irmaisurin onkitunguni , ketii kitunguu saumu, netii imuka ,cabbage taa , netii irpaek. niaku tenidol ena pisha , nooyieyio kuna nagira ai ng'ang'ana petum ade entoki nayaki inkera ashu ingoru inye school fees peelaki inkera enye sukuul . niaku anyor oleng' , ina sababu sapuk nanyorie ena pisha.

Ore taa ena naa entoki nikijo stand naa eitumia oleng, oleng iltung'anak le university aa taa inkera e university. Amu meeta enkaji nemeeta. Neaku ore tenkop ang eitobirieki taa impirai amu tenijo adol impirai kuna. Neaku eitumiai ena stand ai tobirie plastic ake yaani impirai. Neaku ninche taa eitumiae aa aitobirie. Nidol taa ajo etii intokiting eisaidia oleng pee eibung intokiting, aa tenintuku inkiai nipik ine weji.

EE kadamu oleng enkolong nataasa ena siai, amu ashomo aijifunzare ayiolou aterewa enkolong apa nshomo aijifunzare. Amu atejo aked enatoki naasulaa oleng, naiumia oleng. Neaku kadamu oleng naa ore sababu naa kayieu apa nayiolou aterewa embaisikil.

Eisidai ena pisha oleng' amu kegira aitodolu iltung'ana loigira aisherekea nenyaita indaiki tofauti. Neaku maiba pii nanu ena pisha amu eitadolu ajo egira iltung'ana aanya endaa sidai, egira sii ainining'u workshop pae, amu ijo enkoteli ena naa ore kulo tung'ana naa keyioloro, neaku Kore ena pisha keaisidai oleng' nemaiba sii neaku Kore sababu nai tenkara ake keinyaitai endaa sidai nemaaniki e workshop naret kulo orere. Neaku Ina peiyee anymore ena pisha.

Ore taa ena naa kekumok nkoitoi naliki oltung'ani peeyiolou aterawa ena arri amu erewata engarri ena, naa ketii sii sukuliini naishooyo enkisoma erawata oongarrin neaku kaisum naji oltung'ani ang'as aliki basics aa taa ntokitin naalelek teneyiolou, naitoki taa airifaa aya sukuul ashu aliki peelo sukuul aataa driving school kejo lashumba driving school, neaku kairifaa nai meshomo driving school peeyiolou naii atarawa ingarri fisuri netum sii license neaku ina naaji nanu aas.

Ore tenijo adol naa oltung'ani laijo olmualimui, arashu oltung'ani laijo business man kake olmualimui duo sanisana amu egira aitodol, iltung'anak ashu inkera laptop. Kore taa laptop naa emashini naitumiai naa. Neaku egira aitodol kuna kera, aishumisha intokiting kumok, Aataa etii ormap le Africa, ontokiting kumok akeyie. Neaku kore tenajo adol kore enapicha naa oltung'ani ogira aitodol iltung'anak either inkera, aataa inkera esukuul , iltung'anak egirai aifunza aliki aa kuhusu Africa arashu maps e Africa.

ene tipat oleng ena bae amu tenijo aing'or naa kajo or comrade ore taa or comrade naa kuna kera e unipasti. naa eeta laptop naaa enkaji ake eeta, eeta ake edapash, we nkiti room ake enye naji, amu keji singleroom neku ene tipat oleng, amu idol ena kerai ajo kegira aisuma, kake ijo ketiu anaa, anaa keeta isumash ake yie, neeku ore ena naa ene tipat amu kiteruni oshiake tiabori ilepitai, neeku ore ena pisha kitodolu humble beginning oleng amu kegira aisuma neeku ene tipat oleng amu, kake enetipat duo oleng.

anyor nanu ena pisha oleng naa kikumok sababu naata, tenkaraki, oore tenijo adol ena pisha naa kegirae aesherekea enkerai nai graduater naa taa enoto degree neeku ore ena pisha eitodolu, enkerai naima naisume, netum deree. neeku ina sababu pee anyor ena pisha maiba nanu pii ena pisahaa. ina pee anyor ena pisha.

enetipat oleng ena bae amu excercise osesen. naa kisaidia oleng osesen peyie, egolu netum inkufu naa nepiru pae naa netum engolon. naa tenijo adol ele tung'ani naa enkerai e university pae. egira ajo anyok peyie etum inkufu naendeleayie. neeku ene tipat oleng excercise amu kisaidia osesen pee etum inkufu, nisaidia sii circulation osarge, ore taa circulation osarge naa elototo osarge tosesen. neeku kisidai oleng exercise amu kisaidia oltungani menoto nkufu.

ore taa entoki naloito damunot ainei tenadol ena pisha, naa bukui apa naisuma atii sukuul, neeku ore ena naa ketiu anaa ebuku oolkokoyok, aataa storybook neeku ore ena naa kaitadamu ibukui kumok apa naisuma atii sukuul. naa ore ena ketii oree ena naa enoorkokoyok, kigero te nkutuk oorkokoyok, neeeku ninye taa nanu aitadamu ena pisha.

eibelekenya oleng ena toki, oleng ibaa kumok tenkopang, ore ena naa entoki naji Carrefour. naa kishoru entoki naji delivery aa taa idim ninyiang'isho itii atua enkaji ino, nikyakini pooki toki ninyiang'ua te online neyauni tenkaji ino. nneeku ibelekenya oleng ibaa kumok amu ime lasima pee e ilo sokoni, idumu ake esimu ino nilo online nikiyakini entoki niyieu itonita te nkaji ino.

ore taa entoki nadamu tenadol ena pisha naa dj.kore ena pisha naa kegira aitodolu ol dj egira aibung' kuna maashinini enyenak, apik isinkoliotin aashu aa, isinkolitin ake ashu video neeku ore entoki naadamu naa dj ashu enkata nilo starehe, ashu enkata nilo nchereeni, neeku ore ena naa ninye aitadamu, kaitadamu oleng incereeni.

ore entoki naloito damunot aiinei tenadol ena pisha naa kadamu apailong' peeoshi e team e chelsea aa taa amu edala ena e football ena pira naoshi too nkejek. neeku ninye aitadamu ena pisha, amu etoosho apaelong' liverpool igooli uni tenabo, neeku ninye taa aitadamu ena pisha.

engeno sapuk eyieu ena bae nagira aasa tene, amu ore ena naa oldakitari, naa kajo o surgeon ogira ae operate oltungani. neeku ore engeno sapuk naa pee epuoi ake sukuul, nilo aisuma sciences niyiolou iborakinot pookin osesen. orubat pookin osesen loltungani.na a kaji ikoni teneesishore, kaji ikoni teneese ena siai. neeku ore ena siai naa pee eisuma ake oltungani, pee elo ayiolou, amaniki aa surgery arashu aret emama metoisho, neeku keyieu enkisuma sapuk oleng.

Ore ena naa empeku o ng'washen naa ore enikuni pee etumi kuna naa ipik ewueji nebo, nipik kando ewuei ewuei nemetii enchan ewueji ake nirobi naa ninche ake oopeny nemintaniki enkare inakata ake itum ing'washen. Ninjo metoni eweki ashu iwikii are naake iteru aaku embeku, neeku kesidai oleng' ena peku.

Adolta olduka le lo garrin, olduka lomir spares ogarrin, ontokiting oshi pookin naitumiai teniripeyai egarri ashu nayieu egarri. Na ore si ele duka, jo kigero mpesa. Neku emaniki eeta services e mpesa. Na kore ntokiting kulie nadolta, adolta ntairri, ataa kore ntairri na inkejek ogarrin nauriplesi. Neetae netii nkuti buladani narook. Kore taa kuna na kidim oltukutuk ainyang'u, neeniki siadi. Kore nkukie na kadolta grease o oil namiri oshi toldukai. Neeku ninche adolta tele duka. Nadolta si spares oltukutuki.

ore duo tenajo adol ena pisha naa egira aitodolu, aa elders elders le nkutuk oo silamu. ajo sii pae keeta entumo nagira aimaki, nidol ajo kishopokino pookin inkuti maawa. neeku elelk ake aa kisawadiaki too nkuti siatin nataasa tooina, teina community neeku ore ena pisha egira aitodolu iltunganak loo silamu aa elders amu ijo kikumok elders. neeku elelek aa keeta enetaasa neeku kegirae aipongeza.

Ore duo pamaleisho mikiata, ore temurua ang' na ijo mikiata yiok o lake, kake kaata si ah nkuti naidim atejo tonkulie towueiting nashomo enaa enaiposha. Ore kuna siaitin naa, keumok oshi iltung'anak lopuo aitayu isinkirr, nepuo sii aitoki ake amanaa tiatua enkare.

ee kore taa kulo tungan likidolita tene, naa ole nkutuk oisilamu. naa kelio ajo keing'ua kanisa amu ore ele kishopioi naa orkishopo oshi oishop epoito kanisa. idol ajo ore pooking'ae neishopito ele kila oibor. neeku ore ena naa emaniki inguaa ing'uaa kanisa. neku maniki naa enkiti tumo eeta nepuonu ake aosh empisha.

adamu intokitin kumok amu ore ena pisha naa kegira aitodolu inkujit aa nkujit enkano natoyio. neeku kaitadamu inkolong'i oshi naatoyu inganoi, nepuonunui aadung'nepuonunui iltingai. nepuonu aasotu kuna kujitpeeyae aamir pee epuo aanya imparasini ashu kulie tokitin ake. neeku ore entoki nadamu ten apisha. iltinkai epuonu aasotu kuna kujit aaya kulie kuapi.

ore tenadol ena pisha, naa kaitadamu atii nairobi det ake, aloito aing'oru intokitin apa nayewuo amir. neeku ore ena pisha kaitadamu enkae olong apaelong nairobi, neeku kaitadamu aloito, ashu agira aim ele baribara. neeku ninye aitadamu ena pisha.

Kore ena pisha kore duo te nanu naa kadolita ajo aa iltung'anak kulo lo silamu, selenken haswa kulo loo silamu esujita eng'ari natii ene. Neeku mayiolo maniki a nkarusi eetai ashu a epoito nkanisani kanisa enye aa taa jumaa ijumaa.

Ore ena naa kore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena pisha naa kore duo tenadol naa igero ele ori farmers choice neeku kore ntokitin naitarajia naa ntokitin oolchambai aa taa fatalaizani, ashuu irkeek lolchambai. Neeku nje duo awosh nanu ndamunot, ninje adamu oleng' maniki a embeku ashu a fertilizer ashu a irkeek looshi ilchambai.

ene tipat oleng ena kias amu oltungani osohomo ele ayau enkare pee eya ang' neeeku ene tipat oleng pee etumi ade enkare tiang',nayierishoreki, enaitukuoreki. neeku entipat oleng ena kias, amu tenimilo ayau enkare ashu tenipuopuo aayau enkare nitiinitoni eitu inyianya edaa amu meetae naa enkare.

Enetipat oleng nabo eoshi pisha amu ore ena pisha naa ijo keshula iltung'ana, maniki ilarikok oingwaa enepaasha neata sii intokitin nayiou neimaki ashu naimakita. Neaku ene tipat oleng teneoshi empisha amu ashu pidamu ashu pee edamunyeki neaku enetipat oleng'.

ore entoki nalotu indamunot ainei naa wifi. ore ena naa mifi sidai oleng niaku ore entoki nalotu indamunot ainei naa kayiol ake ajo ore olopeny ashu oloinyangu meitoki aikata alau online amu keeta naa wifi . niaku entoki sidai ena amu mifi naa kisidai oleng ki serve iltunganak vizuri

Ore ena naa amaniki a sukuul ataa university ashu a entumo fulani naetuo aas. Neeku ore entoki nalotu ndamunot ainei naa either entumo ake e university arashu aa darasa, aa arashu entumo naata kulo tung'anak. Neeku ninye nalotu ndamunot ainei.

Ore entoki nadamu tena pisha naa elio kulo tung'anak ajo entumo etii negira aiger notes ashu aasir ntokitin naagirai aai aa aajo ashu naagirai aidiscuss. Neeku ore entoki naitadamu naa kaitadamu kanisa amu tenikipuo kanisa naa lazima piata notebook, ning'er irkuti omon ashu notes naishoruni te kanisa.

Ore ena naa eton ake eshula iltung'anak aa etii taa loo isilamu namayilo taa kudo kuliek maniki aaa silamu sininje. Neeku kore enaiko paalimu naa kalimu ajo kore kulo nee enkiti shula apa oo silamu amaniki a sukuul etii arashu a kanisa ashu a entumo. Naa ene tipat oleng' eoshoto e mpisha amu ki ee ki store memories naake itadamu iltung'anak neeku ene tipat oleng'.

Ene tipat ena baye amu tenijo adol kulo tung'anak naa kajo ilamirak lena kampuni amu kelio ajo eno naamuka. Neeku ene tipat amu ildota ajo kore orkitok ashu olopeny pae ashu olaitasheki negira aliki iltung'anak ajo akji iko teniasisho ashu ntokitin nayeu nayeu neyolou kuhusu ina kampuni.

Eeh kaata pii amu kikumok nkoitoi naidim oltung'ani ateyerisho amu ore ena naa nabo. Neeku kaata enkae ee duata napaashari aata indim nintumia oljiko ashu aa nintumia orgas enaa iyata enkidimata, kake kore duo tena naake sidai amu nilo ake asotu irkeek niyerishore.

Ilo ake ninyang'u ng'washen ashu ituru teniata te mukunda nilotu nidumu enkalem nigwet. Neeku kore enkitobirata ena naa kelelek oleng' amu ipik ake enkare emoti nidumu ng'washen inonok ninteru agwet nemimper nipik epurupurana.

Ore ena naa egira aitodolu oltung'ani le car wash, oltung'ani taa loituku oshi loituku oshi ng'arin ashu a iltukutuki. Neeku idol ele tung'ani ajo meeta duo oltaki kake kajo eti olturoto wo ltukutuk lenye, neeku eti olopenye oltukutuk neeku egira areshu mitukui oltukutuk. Neeku ina nagira aasa tena pisha.

Ore ena naa entoki naji troli, naa kore enatoki ena baye amu entroli nake isaidia iltung'anak pee enap ilololan neya neya stages ashu eya ilolan mpaka ewoi naistahili arashu epuo ninje awoku enkare naa oltung'ani oyiataa. Neeku ore ena baye naa ene tipat oleng' amu kisaidia iltung'anak naake elak sii ee kumok iltung'anak tolosho le kenya loitumia ena troli pee etum endaa ade teipa aa taa kenapaki iltung'anak ilolan neitalaku.

Ore ena pisha kelio ajo oltung'ani ogira awou aiwowu enkare ashu amir enkare. Neek Neeku ore ena maiba nanu amu aa oltung'ani ele omirita enkare neeku eponu iltung'anak openy iltoi aya enkariak, neeku sidai oleng' amu enkare egira amir.

Ore ena naa ebaiki a enkaji ena, nagira entomononi entomononi aisho olee endaa arashu sii eeku enkoteli ena neeku kore ena amaniki ee ee enkoteli neeku aa egira enopeny enkoteli aiserve oltung'ani orkastomai lenye peyaki endaa.